Thitobu cia kũiga mwaki citeithagia kũnyihanyihia ũhũthĩri wa maguta na ngarama ya kũruga na njĩra ĩ no. Hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũruga, nĩkũhoria ũhoragia thitobu ya kũiga mwaki kogwo gũtirĩ mwaki ũraga na gũtirĩ mwaki ũragĩra thĩ. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkwenda kũruga rĩ, thitobu cia kũiga mwaki cirugaga naihenya mũno kogwo ũkũhonokia mathaa na ũguo kũnyihanyihia ngarama ya kũruga.

Mĩbango ya kũrutithia mwĩrĩ wĩra, ĩrĩa ĩnyitaga mbaru makĩria kũnina mĩtangĩko mwĩrĩ-inĩ rĩ nĩ ta ĩno; nĩ kũrĩ gũteng'era, ũũ nĩ rĩrĩa woyaga kahinda, hwainĩ kana rũciinĩ, ga gũteng'era handũ haigana ũna, nĩ getha kũcangamũra mwĩrĩ waku. Ningĩ, nĩ kũrĩ kuoya indo nditũ, nyingĩ nĩ kũrĩ gũthiĩ na magũrũ, haha nĩ harĩa woyaga kahinda handũ ha gũkuuo nĩ ngari ũgathiĩ handũ haigana ũna magũrũ. Ningĩ, ona nĩ kũrĩ gũtubĩra ona nĩ kũrĩ gwĩka maũndũ mangĩ ta gũikara thĩ, gũikarĩra magũrũ, na tũmaũndũ ta tũu tũrĩa tũteithagia kũnina mĩtangĩko.

Riita rĩakwa rĩa mbere rĩa gwĩtubĩra, ndathiĩte gũcera Mombasa, kũrĩa iria-inĩ. Maingĩ rĩrĩa wona maĩ nĩ wĩriragĩria gwĩtubĩra. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire maĩ-inĩ mau, nĩ ndanyuire maĩ mũno nĩ tondũ ndioĩ gwĩtubĩra. Ningĩ, nĩ ndaremagwo gũtwarana na ũrĩa maĩ marathiĩ, kũguo maĩ makangua rĩmwe na rĩmwe. No makĩria na ũguo, nĩ ndakenire mũno nĩ tondũ nĩ kaũndũ itagereire hau mbere na rĩu na ndĩriragĩria gũthiĩ maĩ-inĩ gwĩtubĩra nginya rĩrĩa ngamenya ũndũ ũcio.

Rĩrĩa ndĩrenda kũhoya ngombo, kũhĩtũkĩra intaneti, he maũndũ maigana ũna ndĩcũranagia megiĩ ũgitĩri wakwa na wa maũndũ makwa kĩũmbe. Nĩ tondũ, hĩndĩ ĩrĩa ũronania wendi wa kuoya ngombo kuuma intaneti, andũ acio nĩ makũragia maũndũ maku kĩũmbe, ta namba cia kĩbandĩ, cia thimũ, ona ningĩ cia arata aaku na athiriti aaku. Haha nĩ ndĩcũranagia ngarigwo atĩrĩrĩ, namba ici megũcihũthĩra gwĩka atĩa? Tondũ rĩngĩ, no ũmanengere namba icio no ningĩ mage gũkũnengera ngombo na kũguo matigwo mena maũndũ maku kĩũmbe marĩa ũtagĩrĩire kũgayana na mũndũ ũngĩ.

Niĩ, nĩ njagĩrĩire gũkorwo na mũbango, wa kũigithia mbeca cia ũgitĩri wa ũgima wakwa wa mwĩrĩ. Nĩ tondũ wa maũndũ maya; kaingĩ na kaingĩ, ndwari ndiugaga nĩ ĩroka, kũguo no ndware na ũgima wakwa wa mwĩrĩ ũkorwo wĩ hatĩka-inĩ, kahinda karĩa itarĩ na mbeca na kũguo nemwo nĩ kwamũkĩra ũrigitani. Ningĩ, nĩ kũgĩaga na hingo ndwari ĩremaga mbeca irĩa mũndũ eigĩire cikaingĩha na kũguo ũgabatara kuona ũteithio ũngĩ handũ hangĩ. Kũguo nĩ wega kũigithagia mbeca cia ũgitĩri wa ũgima wakwa wa mwĩrĩ handũ, nĩ getha hĩndĩ ĩrĩa ndarũara, ngona handũ ingĩteithĩka.

Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga ngĩe na ma na kwĩhoka atĩ kambuni yakwa ĩrĩa njigagithia mbeca cia ũgitĩri wa ũgima wakwa wa mwĩrĩ, no ĩhote kũndeithia rĩrĩa ndabatara ũteithio, nĩ tondũ, kambuni ĩno nĩ ĩteithĩtie andũ angĩ hau kabere, na ngona ũteithio wayo. Ningĩ, kambuni ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩĩ nyandĩkithie na ĩkahetũkio nĩ thirikari ũndũ-inĩ wa gũteithia na kũigithio mbeca cia ũgitĩri wa ũgima wa mwĩrĩ wa andũ.

Ndarora mbica ĩnoĩ, ndĩrona tari biacara ĩria yarĩ ya tene ya gũcenjania indo tarĩyo ĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tondũ ndĩrona mũndũ ũmwe anyitĩte nyanya, na ũcio ũngĩ akanyita mbembe, kana kĩndũ kĩroneka tarĩ mũtu, nĩgetha macenjanie, ndarora haha ndĩrona atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ wĩna nyanya nĩ arabatara mũtu, na kwoguo agoka na nyanya ciake nĩgetha atuĩke wa kuona mũtu, nake ũyũ wĩna mũtu, nake no akoruo ena mũtu mwĩingĩ, no ndarĩ na nyanya, kwoguo akona oke na mũtu wake na nĩgetha one nyanya thoko - inĩ.

Haha ndĩrona ndagĩtarĩ aikarĩte thĩĩ akĩrorera mbica ya mwana murũaru. Ndagĩtarĩ ũyũ arerorera mbica ĩno haha komputa-inĩ nĩgetha one maũndũ mothe marĩa angĩona mwana-inĩ ũyũ ahote kũmamenya nĩguo kũmenya harĩa mwana ũyũ e mũrũaru. Ũndu ũyu nĩ wabata nĩ tondũ mwana ũyũ nĩ agũteithia ndaĩgitarĩ kũmenya kurĩa angĩ korwo arĩ mũruaru na ndagĩtarĩ amenye ũrĩa angĩteithia ona ciana ingĩ ,ningĩ ndagĩtarĩ nĩ wa bata nĩ tondũ handu ha kurora mwana o rĩrĩa e hau nĩoete makinya ma gũthiĩ kũrora thĩna wake o na mahinda ma hau thutha-inĩ

Ũyũ nĩ mũtambo wa intaneti wa thirikari ya bũrũri ũyũ wa Kenya. Ndarora haha ndĩrona nĩ mũndũ ũrenda gũtonya mutambo-inĩ ũcio nĩgetha ahote kwamũkĩra motungata ma gĩthirikari marĩa mekĩrĩtwo nenda-inĩ nĩgetha mũndũ agetungatĩra we mwene handũ hagũthiĩ obici-inĩ gũbanga raini.

Rĩrĩa weyandĩkithia, kana kũihũria igoti rĩrĩa ũhotete kũrĩha thirikari, kuumana na biacara yaku, kana wĩra ũrĩa ũrutaga ona kana indo irĩa ũkomborithagia, nĩ wĩkaga wega nĩ tondũ nĩ ũteithagia thirikari kũmenya, ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũruta wĩra. Ningĩ, rĩrĩa ũngĩtio handũ marĩhi maku ma igoti-inĩ, no ũhote kũmona nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũkĩihũria ũrĩa ũrutaga igoti. Kũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra atĩ ndũrĩhaga igoti.